Igorweek chenomegei ak koburet koibu kipagenge ak noyet en kokwotinwek cheterterchin missing' ko ikorwek chebo kotunisiet. Amun inkwo lakwet tako kakoit kasarta nemoche kitun agonyor boiyot komelelen imuche koyobu komosto agange kopaten imuche koyobu komoswek cheterterchin. Kongotuyo ak kebwa sikikwak kotuyogei konoitos ak konaigei missing' ak koib kipagenge en kokwet ak kotestai kipagenge inotet.

En iman kotoreti kerkong'etab kerichek kororindap omitwogik kou yon kemin minutik en mbar missing' ko tuguk cheu ikwek. Itemindet neo anan imuche kokemine sikiomdo en gaa. Kotam koba kora kelelen yoche kebit inkwek asikopit komanam kutik kora komi kerichek chekebiten kora chebo koristo sikobit komanam koristo inkwek. Ko obokora komonyolu kebut inkwek chekokibit komobek kerichek amun kotkebut inkwek komobek kerichek ii komuche koko koimutiet en borto. Yoche kekany korobon ok koundo beek kobit kebut.

Kororonutik ak yoitwokik ap muswongnotet ap chatgbt en chikilishet me nomekee ak somanet ko chang mising ana ngeringen mising imuche itep teput eng yutet akewolun ko en kororonindo nyin koimuche akewolun tebut nenotet en komosta ake kora nebo yoitwokik komuchei kokonin walutiet nemanotet igere kole eng kipsomaninik kobwote ichek kole kakonon walutiet nebo Iman alakini sait ake kokonin walutiet nemabo Iman komii kororonutik ak yoitwokik eng kii.

Kikotoret somanet konoret ak nyorunet ap bukuishek en oret ap soet amun biik chemi soet ko inetishei icheket mising komie anan imuchei komii koborostoutik chemwoe icheket konamkei ak ng'alek ap kipsomaninik kou yon imoche inyoru somanet neimoche kotoretin kora soat nitet komwoe asikobit inyoru bukuishek chekimokchingei akisoman igere kole toreti biik mising oret ap soet eng ng'alek ap bukuishek mising ko kipsomaninik.

Boishet ap kibakenge eng kondeet ap sein ak ngatutik ap chepkirop kokiit nekiyoe sikobit kibakenge anan koiyonjin en kokwet kou yon kami chito nikaaldo imbaret ng'ele alindet ap mbaret ak nealdoi koyon kimochei kealda mbaret komi kartasishek chekinyite kindoi sein ngele kakialda mbarani ko ngekur biik konyoko bourioni kolelen mbarani kokakobunchi anom asitun ndapitu komakikuyoke komiten sein nikikakiser kele kakialda ko kibakenge nekonu kondeit ap sein Kobo komonut mising eng chito.

Toreti kipsomaninik muswongnotet ap YouTube mising ko chebo sukulishek ap barak amun icheket kotindoi simoishek cheimuch kochut yutet akocheny kiit nemakchingei kou eng ng'alek ap somanet komuch Ii kipsomaniat ko kakinet eng sukul Iman alakini maiguyo mising Kitt nikakinetis kongonyo kipsomaniande ni akoyokochut yutet kochenye kiit nikakingolole eng sukul akonyor chikeet konetishet ne neyamat akokuyo mising igere ile bi komonut yutet amun toreti kpsomania.

Oletoretito konetisoshek konamgee ak rabishek asikopit Kobos chorset kotinge ak boishetab rabishek kii ko nyolu kinet bik kole chorset komobo komonut monyolu kechoren bik alak rabishek nyolu chito iyai kit neimuche ibyorunen keljin anan rabishek chekuk inyee chemoboyi chorset amun mokele chichon kakichoren rabishek komayai kii inee kopaten ot akinee kokilegee sikopit konyor rabishek chondet ko konetishet nekimwochin bik chechore rabishek matko chorso icheket.

Ole kikotoretito bik kopelishetabgee enngalekab somanet tii koboishen somanet ko ngeba Korik chekinetishen anan koba lok kinet komakergee kosutik en tukuk. Mii lakwet nenginet ko en inendet ko roisi anan tukuk chekineti koraa komiten nebo mutyo ako nyolu kekerchin tukul kobakosomen ko kobelisho nitet ko ngoit keyai tyemutik kobestos kenai kele ngo nekose kochokin anan neikuitos en chokinet ak nemoikuitos en chokinet ko ibu nitet kopelishetabgee en ngalekab somanet.

Kikotoret missing skrinishekab kasari kotestai ngalekab somanet en emenyon kotulil anan en emoninyon bo Kenya amun kotimoche isomen inai kit netesetai en emet anan koto kamemuch iwee olemii konetishet ako chito neinetishe koboishen skrinit koimuche ikere okinye iboishen skrinit koraa isomene Kobo komonut missing skrinit en kasari amun toreti somanet anan kipsomaninik chechang en kasari komii, missing ko imuchi komioni Ako mateiyi iwee kinetin isomene skrinit nitet akinyorchigee somenengung kotokul.

Tuiyoshek chekikotet serikali konet konetik akobo muswongnotet ap kasari koimuchi kemwa kele mi tuiyet eng betut nekile kongeten sait nekile akoi sait nekile kongemwa kounon komiten kandoindet neimuchi indochin konetik konyoko ngololchin koyochin tuiyet konetik chutet koyon kimochei sikeyai tuyonitet komikiit neke chope akiyokchi chitugul anan kochut ole kiyumenge biik asikobit kochut konetindet age tugul ako ker ako kass kit nekinetishe en tuiyet kochuten simoit.

Keret ap sikiik ak ripik ap lakok chesomondos eng somanet ap e learning kosikis kokerei mising Kobo komonut akonyorchingei lakok kwach somanet nenyolunot anan nemakat en yutet ngechop kotet kochuten kipsomaniat aketukul nemakchingei somanet kotiengei kiit nesomonjin ngochut lakwengung yutet Kobo komonut mising amun inetikei tukuk che chang koop yutet ko en ripik ap lakok akichek kokere kole nyorchingei kipsomaninik somanet nenyolunot amakoi koboisie kimnotet asikonyor somanet amun kiit nimaui mising nitet.

Mii koimutik chechang missing akobo nyorunetab somoishekab internet en bikab boror amun en emenyon kotulil komii komoswek chemomiten koroitet anan imuche itinye simoit lakini moboishe internet ko koimutik cheimuch konyor kora komara ketinye kit nebo komonut nekemoche iyokte ak kwo ngweny kitet, ko know ngweny kitet ko kewekutyet neu missing ako yoche ichenge en olemii komosto neimuch koweki kiitet sikopit iyokte tukuk chemoi iyokte kobun simoingung ko koimutik chechang missing chenyoru bik bikyok chebo boror kotingee ak kitet.

Koimutik ap internet chenyoru kipsomaninik eng yaet ap tukuk chemakat ak chikilishet ko chang mising koimutik chutet amun imuchi kamoche kipsomaniat kocheny kiit nesomanen en simoit anan kochikil ole somanen en simoit akomii ng'weny kiitet komakai konyorchingei chikilishet amun koimutiet neo koyo mamii kiitet kiborei internet konyolu kocheny komosta nenome kiitet anan olemii barak kiitet asikobit koyai chikilishet nyii kipsomaniat ake tugul ko koimutiet neo mising.

Waletab internet en kwenutab sukulishekab townishek ak chemeii kokwo an kokwotunwek koterchin missing chemiten en townishek koroisi walet amun inyoru internet neyamat kosir chemii kokwotunwek, yotet ko kikwo barak soiti en townishek nikerchine ak chebo kokwotunwek kowoo walet missing ako sukulishekab townishek ko choton chebo komonut amun mii barak internet nenywa. Kosir sukulishek chemii kokwotinwek missing.

Nametab internet feng sukulishek ap tao ak chemi kokwotunwek koterchin mising tindo terchinoshek che chang amun tounishek kopo kora kindoi bustaishek chetinyeke ak ng'alek ap kiitet anan internet kiit neibu kiitet ko internishek chutet kongorupkei ak busteit amun sukulishek chemi town korupeke ak bustaishek ko konoptoi kwo barak kiitet nikerchine ak sukulishek chebo gaa anan sukulishek chemiten kokwotunwek namet ap kiitet komi barak mising eng sukulishek ap toun kosir sukulishek ap kokwotunwek ko terchin mising.

Tetutik ap ICT chekikinde konamge ak somanet ko chito anan kipsomaniat nemochei kosomonji tetutiet nitet kokikinde kele kipikesomonji en yotet pokinetin ng'alek ap oleisiptoi komputaishek anan ng'alek che chang' cheimuchei inomchine anan inde keker biik chemii olelo kiit netesetai en emet tukul tetutik chutet ikere kole bo komonut mising eng kipsomaninik chemokchingei anan chemochei kosomonji ng'alek ap ICT akobo komonut en olon tukul kou biik chemi benkishek.

Sukulishek ko kit neboishen en kabarastaet lokoiwek kwak ko kou radioishek ak kou komputaihek anan somoishek kora amun en sukul ngochite lakwet sukul kitam kokoito nambarishekab sikik asikopit kemwochi kit agetutuk netesetai en sukul koraa ak kit kemoche keyai en sukul, ko ngosib nambarishek sukulishek kotoreti missing en kabarastaet nywan chebo lokoiwek kwak amun makai koui missing olekemwoindo bik anan sikik ak lokok ngelek chetesetai en sukul missing.

Tukuk chemokingee anan baronok chemokingee simuch inyit kipandet kochang missing ko yon kewe inyit kipandet anan ilakwet nekotokotore sukul ak imokinigee kipandet, komakai kinyit lakwet anan kochob kipandet lakwet nemii ngweny kenyoshek chik en taman ak sisit. Chito nechobe kipandet anan lakwet nemoche kochob kipandet ko yon kakoit kenyishek chik taman ak sisit ak kiba barak ko chamdayat, kit nebiketepenin any yon ichobe kipandet konyolu imwa koinutikab sikik nambarishek chebo sikik kii komosto oleibunu ak tukuk alak chechang . Koraa kou kipirin picha sikopit kinde kipandengung kenai kele inyee notet, betut nekikisichin.

En Iman kocheng missing teputik cheketebe yon kewe chito isome kasit Chang kasishek chemokingee bik lakini niwee ak ketepenin teputik amesir Ko makoi imuch inyoru boishonotwt nekimokingee Kobo koraa kotam kegere kele kit Ono en ngalekab somanet kosoman ibenyoru wolutik ochon, amun chitin nekasoma amosir komelelen roisi inyoru kasit missing lakini Koromitu, chito nenyoru kasitmo chito netindo wolutik chekororon ako chito neingetepen teputik kowolu en mutyonet ak kowol komie, kocheng teputik missing cheketebe en chito nesome kasit.

Olenoitoi olik oliet ap ngoroik en ndonyoishek ko raisi mising amun niwe imach ial ngoriet komiten akichek biik chotet cheoldoishe koimuch iteben ilenchi siling ata ngorioni akomwoun Kobo kora ko biik che aldoishe eng ndonyoishek komasishingei icheket iwe isir olemiten kotochin akomwoun kole siling ata beit ap ngoroik chotet chealdoi inendet anan komwoe en soutit nemii barak sikobit ikas akiwe ial ngorionotet anan ngoroik chotet chealdoi olindet kora komi bakoinik anan kartasishek chekesirchim beit ap ngoroik akinde asikobit ikere akinai.

Boishetab tugoshekab AI en ngalalet Kobo komonut ako chang boishonik chute kou en ngalekab kipsomaninik chetesetai ak somaneywan ana chemii sukul ko ana koraa koboishen AI konyor wolutik . Kitet kosire kityok kipsomaninik en somoishek kwak teputyet nemoche kowalchi kiitet yeityo korib wolutyet, yekokonyor wolutyet akoker kole kanamgee ak ole kobwotito komuche koraa koteb koketyi. AI kochang missing mokele kit agenge nekitepen teputik kobaten Chang tukuk cheketebe teputik.

Oletoretito librarishekab moshinishek en somenet ab kasarta negoi Kobo komonut missing en kipsomaninik chesomonchin ngalek moshinishek . Kipsomaninik chute ko yon moche kosoman amun ichek soiti komoi koboishen moshinishek nirogendoe ak kipsomaninik alak chesomoni bukushek. Bo komonut amun kikechopchi akichek librarishek kwak olekindechin moshinishek sikopit koba koyai kit nekikinet keboishen moshinishek chotet chekikeipchi konyorunen keljin kipsomaninik chotet moshinishek choton.

Koborunet akenge nebo ngatutiet nekingem boishonik chu eng mbar ko yonanimi minutik yeityo netos ikonye asikobit isemberchi komuchei kemebwoti kole tot konyo ropta akongem boishonik kuk chebo mbar ngonyo ropta neo mising neroboni akotambalal beek en mbar kongemei boishonik kuk amun makai imuch iminse anan itemishe yo mi ropta neu no ako notet ko kaborunet akenge nebo.

Orurun ole kitildo ana chomchinet asikopit kechomu itil ketik en osnetab emet komatam kochomdotin missing ketil ketik en onset amun ketik chotet Kobo sirkali Ako sinyoru chomchinet itil ketik chotet en boreste kotam ketile kit nekibore resipt neiliponi rabishek en Kila arawa, ko nilipan en Kila arawet kechomu itil ketik en arawa notet. Yekokobek rabishek chotet anan arawa notet arawet nesibu koraa ilipan ko yon kelipan inyorchinigee chomchinet nebo tuletab ketik en boreste.

Ngotutik oeng cheribe saratik ak olekiyoito ko nyolu kiyumi sirutik ak kebel koraa kou en townishek kotam komii bik chekikisir aikoyumote sirutik sikopit kotulil oldo olekiburen ak korekto okot tukuk chekioldo en yotet. Ko nkiyum sirutik komiten ole kikochob olekilokin ak kebel yekakebel siratik kou en kokwotunwek anan kapchii kotililitu biut akomokinyor siratik en yotet.

Kanetet nyun akobo kipagenge nebo anan chebo temik kii Kobo komonut missing koitemindet ak inyoru temindet age konyolu onetgee ngalekab temishet akobur kipagenge siyon moi chito kominso ana kose tonyor konetut akobo mindetab tenderek chemoche komin komuchi ongalale ko otemik ole kimin minutik ochon cheimuchi kenyorune keljin missing ako imuche kotoretok ko okwek temik missing .

Pongonutikab kipagenge en emenyon ana en emet tii alan ko ngotutik cheimuch kotoreton missing en temishenyun ko chang imuche ile apanga ole en kasari komii nguni amin minutik chemotore kasarta neo kebut Ako minutik chotet ko cheimuch inyorunen keljin ko itemindet. Pongonutik koraa chebo kipagenge en emet komuchi kenamgee ak bik alak ko kitemik ak kele onkial keswek ak keminse ko kipagenge sikopit kenyoru keljin ak kepchei ko kitemik.

Makutik che yo pon kora kimakchinkei yan kiyatei penki kocham kemeche pik che imuchi kesir kasit asikopit koyai boishet en penki yoten. Ko yankiyatei penki komelen ile ko ii chito nemache koyat penki iyate kityo kouu eng kapwateng'ung'. Chang' tukuk che nyaluu kinyitaat che choten ko chee konun chamchineet kiyanun iyat penki. Kora ya kariat penki komiten rapishek che cham kelipani eng kila arawa ko ii chito. Ko yan imeche iyai kasit eng penkit nekariat konyolu itinye ngomnatet akopa poishonik che nyolu keyai en penki yotok.

Kiit netoreti tuyetab tupchosiek ko toreti konyor kipagenge en kwenunywan anan en ichegen koimuche konaige anan konoiyo akonaichitugul boisienyin, kora tuyet ab tupchosyek kochang tuguk cheimuch kinetgee kotoreti biik chechang' ngeiyai tuyonitet amun kinetegee tuguk chechang' chetesetai en emeet, ko iniwee tuyonitet ak igas kiit nekakimwa kotoretin en atgan tugul anan en betusiek alak ko tun ibwoti kole kikakimwa kele ak iyai kounotet.

Tukuk cheimuch koyai kwonyik chemii technology ak kandoinatet en kenyishek chemii tai ko missing koimuchi konyokowalak oteptan kwonyik kotiyengee somanet ak kandoinatet nebo kondoik kyok asinyon kandoinat Indochi bik komokit neroisei ako miten baronok chekekere tukuk chekisibi asikopit kopirun bik ngecheret ak Indochi en kasarotet nekemoche Indochi. Ko moroisi missing kandoinatet kopaten kibune koimutik chechang missing.

Olenyolu kiburto olon kepirtoi simoit konyolu iwee ole momii bolet anan ole machang bik asingoli kokosin chito nekepirchi simoit ak omgalal komie komaiyan chechang amun kose ngale chemwoe inendet. Koraa konyolu ibur en olemii internet sikopit komobetobet ngokasin chito nekengololchini komie komatila tilak ko yon ipirtoi simoit ko missing konyolu ibur en ole kosisigee.

Ole ngololjindo bikab Kenya kiprutoinik chebunu emotunwekab sang ko mobik tukul chekechomchin kobwa emoninyon, nyolu kotindo chomchinet ko kokoyonchi kotiyengee amuneishek chekosoru en emonitet amun mekai kiyonchi kiprutoinik alak tukul kobwa emoni amun kiprutoinik alak ko mara kotindo makutik cheyach akobo bikab Kenya konyolu kengololjin ak ketepsen komie tukuk chokingee en emonitet sikopit kechopchin kobwa.

Boishet neyoe kotab bukushek en somananet ak muswoknotet kowoo missing amun imuchi kokonyo kipsomaniat nemoche kosoman Ako moingen kole tot konyorchi ono bukut nebo kit anom nemoche komanam ko bik chemii yotet chekikisir koyai boishet en kotab bukushek kotoreti kipsomaniat sikopit koborchingee olekikipanganda bukushek konyorchigee kipsomaniat bukut nekomokingee.

Olewenditoi somanetab kiboitinik chelelachi ko yon moi chito kosoman anan imuchi ko kiait bik chemoche kosoman inet ko mau missing en kiboitinik chelelachi cheimuchi konyokonete kipsomaninik Ako tinye komonut neo somanet nitet nkinyo kinet lokok bik chekoitu chelelach koneti tukuk chekomongen akonai ko kipsomaninik chotet konyoru komonut neo missing en sobenywan akonetgee tukuk chekomongen icheket. Ako koraa somenanitet Kobo komonut missing en kipsomaninik.

En Iman ko kipsomaninik kolochi ingoroik cheitobonotin en sukul sukulishek chechang koter ingoroik cheilochi lokok teeter kalaishej ab ingoroik chebo Lokok en sukulit agetutuk sikai kotobonotin ngoroik chutet ko asikopit beshoet ab lakwetab sukul anan nekobunu sukul ak nemii gaa ki nitet Kobo komonut missing asimakiim lokokab sukul nkoger chito konoe kole momii ko lakwetab sukul amoyomegee ketangoen anan kiim.

Kararadap olishet en korik cheyechen chebo olishet kosir siroshekab sang Kobo komonut missing amun siroshekab sang koyan mara komi tukuk chekomoche kwal en sang kosire ak koyokto asikopit keib akoi emonitet nibo Kenya Kobo komonut amun tukuk chechang kenyorchin emotunwekab sang ako simenyor tukuk chotet ko bik cheoldoishek konyolu koyokto kosir baronok ak koyokto sikopit keib tukuk chotet.

En simoit nenyun ongololi konyil chechang, ngalalet notet kotoreton missing inyumnyumi ngalalet otuye ak bik yon mii simoit. Yon mii simoit komo kele yoche iwee akoi ile mii chito siongalala kopaten okot indemii oleloo ak imoche ingololji chito nemomii twan Ko imuchi ingololji chito nemii oleloo en chokinet ak kogas akoyai kit nekemoche koyoun ana kokomii toretet nekemoche inyorune inendet inyorune en chokinet yon itinye simoit akotindo akinee simoit koroisi missing kenyorgee kengololjin yon mii simoit.

Konoretab chepkondok eng penkit ko kiit ne ma uy mising' ako rahisi. Eng' chito ne mache kokonor rapishek asimapaishe eng oret ne manyolu koimuch inam rapishekuk akipoikonor en penkit ako konoraksei mising'. Mapetos rapishechuton .Tuun kesor, komi rapishekuk komie. Melelen tot kimuch kechor anan niwendi isoren komenyoru. Ikonor rapishek eng penki ko kit nepo kamanut amuun makoi kopetio rapishek ya kekonor en penki mising.

Yoche kobokomonut iwe kechiligin bortangung asikenai chametabgee amun yon imii komyee anan yan kakichigil bortang'ung akenai kole miteen komyee kobo kamanut notete missing en chitugul, amun ngot miten koimutyo agetugul en bortang'ung isip inochinigee notet ak isip inyaa isip isoru komatesak ko karan missing.

Yon ichenge kipandet nekibet kotam konyolu en chito nechenge kipandet kwo akoi olekibore Udhuma center abakokomwaita kole kinet kipendenyin asikopit kotoretin bik chemii yotet amun boishenywan ko kochikil en komputaihek ak konde kole kipandet ko kikobet Ako chomun ibechop kipandet age okot ingandan tam kondoik bik pain yon kemete kipandet nebo rabishek.